Ore inkariak olmufereji naa ore nkumok enye naa misidain, matejo metii olchani. metii olchani misidain teneoki eitu nejia, kisidai naa keyieri enkare, nisul enaingua olmufereji pee itum atooko. ore Nena Arial nemeyiara naa keyau oshi imoyiaritin naijo cholera, typhoid ee ketii ntokitin kumok neme .ketii ntokitin kumok Nena Arial nemeifaa neok oltungani. neeku ore oltungani tenaa keyieu enkare naok nengas ayier Ina are ashu epiki ee chlorophyll peeku keok oltungani kake ore enkare olmufereji, misidain. majo naaji nanu peok oltungani enkare olmufereji. ekifaa naa keyieri enkare naoki. ore enaishori nkera. kake ore enayorishoreki idim ake ateyierishore amu amu keyiara naa angas pee etum aikuna ateyierishore ashu atipika entoki niyieu nipik anaa enkurma.

Ore ene dukuya naa keyieu naa kisumi, iltunganak esiai enikoni eneyieri daikini ashu, ee usafi oodaikin, eniko eneyau daikin enye. ore eniare, ore sii sirkali, ne encourage iltunganak peyie etumoki atuunisho netumoki ainosa idaikin naing'uaa ilchampai naing'ua ilchampai lenye neyier sii daikin. neliki iltunganak eniko enibooyo ntokitin kumok naijo nkaitubulu oshi naabu toolchampai, neret iltunganak tesiai, ee matejo naaji, ebiotisho oodaikin enye. eton eitu eyauni aayaki iltunganak. ashu nitayu intokitin ebioto. intokitin pookin biot.

Kore inkoitoi oshi naasishoreki too imbaasi e sukuul, naa irendioi, too nkatitin kumok amu, keaku ore ilbaasi pooki le sukuulini naa keata ninche iredioi, keatai sii loata intelevisheni, oo nemee kumok, kake ketii naa keatai sii ilbaasi oata ingasetini, neitumiai ingasetini nepiki naa ilorikan nelotu oltung'sani nedumu neisum, neitoki aing'waa. Keata school news letters nooshi school magazine naitumiai te sukuul matejo naai alimunye isiatin naaishooyo arashu sii inkisumaritin naishooyo ina sukuul. Keatai sii iltung'anak oata isimui neaku idol too iwueitin naijo olmutandao, atejo naaji ii ninche keatai iredioi neatai sii ilomon matejo oing'waa inkera teneiro ana iltung'anak botoro, keitegemea ajo kang'ai eatai teina aari.

Ore teniik inkilani tiatua irkeek ashu ipik tiatua nkujit naa ekibung',keetae idudui naajing' atua Nena Kilani, nidimayu nimisioki ado igira naaji aishoo Nena kilanik. naa ore sii aitoki ketum. kikumok Intokitin naapuonu aaporoo. nena kilanik. ore ntokitin naitelekino pookin orkujita. kikumok nkukunik naajing'.naotelekino naaji Nena kilani. nikiaki, nikipuonu aapuonu sitaki osesen tenilotu aishop Ina Kila, neeku teniik nkilani teusi, ashu teniik inkilani teusi, naa kimaanisha ajo meeta nkukunik naidim aateked Ina usi. naa tenaa ketii ninye mikumok anaa initumie .anaa naaji nkukunik nitumie, tiatua irkujit ashu irkeek. ore irkeek na ketii nkukunik naa keya ninye nemidol anaa Nairobi fly keetae entoki naji Nairobi fly naa Ina oshi kiyiolo iyiook te nkop oormaasae oleng. keya nitum Nairobi fly niitu isioki adol neitu impiripir Ina kila nikilo nikipik ol mark osesen. paa inakata taa ilotu ajo keeta entoki nikitaporoyie, nemekure taa inakata idim ayokoa koona amu,

ore enkisuma eshumata naa inkoleji ee matejo duo akeyie inkoleji , neeku ore oshi isirui kumok ooshipakinoi teine naa ore ole dukuya naa keetae ilo oyau iltung'anak inkopiyiani aa graduation taa ore tiatua ina graduation neetae entoki nashipakino iltung'anak ajo eima eletung'ani nejing' naaji elukunya edarasa enye , ore eniare naa keetae isiruaai lootai naaji egirai aisho olesere, aataa iltung'anak oing'uaa naaji ina darasa enye , ore sii engae keetae aishooro erikore nitarasari taata erikore teletung'ani mpaka elde likae nee ku ilo likai siruaa loponunui aaosh keetae sii ilkulie ake looponunui nepoi ake ashipakino.

ore ilkastomani kumok naa kewosh empisha owejitin, tengaraki taa keeta intokitin kumok nayieu nees kidimayu naa ore naji pee etosho ena pisha naa kejo pee eyaki iltung'anak, ashu eeta likae tung'ani ajo pee elo aliki pee etum , ore sii engae kidimayu naaji, neyiolou enetiu inaaji ore sii kidimayu naa keeoshito empisha naa ekindadamu intokitun kumok, neeku kewosh iltung'anak impishai pee edamu intokitin kumok oleng, matejo keeta pee edamu esidano kake kajo ore iltungana kumok naa keosh pee edamu esidano.

ore enedukuya naa mookire ore iltung'anak ore pee elotu enkiteng'enare ooropiyiani naa keetae apa iropiyiani iltung'anak oitumiya iropiyiani naitukuori nikijokini naaji ichooki enamiya niyiolou ajo miya ena , niyiolou ajo enkamisini ena , niyiolou ajo enchata ena , ore eneeku iyata eng'eno ajo eropiyia ena naa enkardasi ena nikisaidia ina enedukuya metaaku mikisiokini aapur , ore sii eniare keetae oltung'ani likijoki nchooki entoki naje pee aisho eropiyiani naaje niyiolou ajo niyiolou ajo ore amisini naa kikinyi alang' miya neeku tenelotu oltung'ani pee kijoki kayieu iropiyiani nchooki entoki naje naa iyiolou sii tofauti emiya oo amisini keetae sii tenakata entoki naji embarking ashu Safaricom empesa ore teneeku iyiata eng'eno ajo idim airiwai iropiyiani inonok naaje naa ilasima pee itii ene pee itumoki aishoi pin netii esimu ino enkaina ino.

Tenaai nanu namir intokitin naijo nkuashen naingor anaa enkata natii inkuashen season enaa naai teningor anaa .ore naaji nkuashen Malo naji airemosho tenamayiolo ajo kainyioo ashu kaji etiu sokoni, eina toki naloito alo amir, matejo naaji kaloito alo amir inkuashen. nayiolou ajo kamaa dii ninye tenamir Kuna nkuashen katum faida. kainyioo amirie enkasuku, tenaa kenkasuku aata, kainyioo amir olmarikiti tenaa kolamarikiti amirita, ntokitin naijo kamaa Kuna tokitin na.kamaa Kuna kuashen ainei kaji aikunaa Ina sokoni, kaji sokoni, kaji ayita Kuna tokitin, kaji etii I a sokoni nayita. kamaa dii ninye kulo tunganak lagira ayaki Kuna kuashen. keyiieu ninche Kuna kuashen. intoki sii aingura tenaa ore iltunganak oomirita nguashen teine wueji nigira amir kaa, kakua bei egirae Aamir. mfano take agira aitumia nguashen amu nguashen naa Ina inei, matejo naji nguashen nanu ayeeu nanu nalo amir te sokoni. ashu ninche ayieu nairem. kejia sokoni. amaa enkata naje kakua olong'i oshi eetae emiri nkuashen tena kakua seasons eetae nkuashen ntokitin naijo Nena.

ore esiai edaa too ilaipaitin oima naa kinotito kule ekiyata oshi tata kule kake ore iltunganak oogira ainyang'u kule naa kegira aitadoyio oleng' amu amaa ichilingini imiet kaji ejingaki oltung'ani kake kepuo niche amir aitobiraki, kake ore apa nanu pee eku kamir kule ainei natum apa oltungani layaki kule tenkoteli ore ilotungani naisho oda ooilitai tikitam, kila engong nalo nanu nanyiang'u kule too iltunganak le erea naya naji enkoteli naje, etisidana akeyie amu kitayiolito siiyiok intokitin naifaa neesi tebiashara.

Kaiteki taa ake najo ore sukuul eshumata naa colleges Eton ake aiteki ajo ore sukuul eshumata naa colleges. naa ore oshi ntokitin nikinkilikuani ijing'ita sukuul eshumata .ashu matejo duo akeyiyie ijing'ita sukuul pookin naa kainyioo iyawua kaja imakisi apa niata teina level apa nitii ning'uaa .kamaa apa ewueji ning'uaa kainyioo apa imakisi niata, kidimayu, kamaa qualification inonok kejing' ena sukuul eshumata naa nikijoto naaji.te nkitanyaanyukoto. kamaa entoki niyieu nilotu aas te a sukuul eshumata kainyioo iyieu nilotu aas,e kitegemea sii tenaa ore entoki niloito alo alo. aas kainyioo Kenya eyieu niyaku. matejo naaji iyieu Kenya niyaku oldakitari, amu kegira taa ajo ore sukuul eshumata tene naa colleges ashu universities. neeku kamaa entoki Kenya niyieu nilotu aaku, iyieu nilotu aas aa .kamaa Kuna makisi inonok, kejing'. Ena toki niyieu nilotu aas Kenya te dukuya ashu teniaku oltungani sapuk. ashu tenitum kuna certificates niyieu tena sukuul. intokitin naijo Nena. ekinkilikua I keng'as nikilotu alaaki sukuul iropiyiani e sukuul.

tinijing'u olduka lesafaricom, naa eking'asi aikilikuan ajo kore enkipante nikintokini ajoki tenaa ira olekenya ashu kaa kop ing'ua hoo naa ore pee ichoyo enkipande naa keyiolou ake iltung'anak, ajo kajingua nikintokini sii aikilikuan ajo kanyioo inamba inonok esimu paa inakata duoo naji inkilikuani kanyio iyewuo aas tenaa iyiwuo arigista olaini, kake mikingilikuani intokitin naijo artel, amu ore naa artel naa kompetitas osafaricom.

Ore oltungani pookin oiremisho, naa kiremisho eyiolo entoki nayieu, ee iyiolo, ore lasima pee iyata. pee iyiolo ajo niyieu asara, naa ee ijo aitadoyio Ina asara oleng.ee ore sii igira aas imupangoni pookin olchampa, kainyioo iyieu pee itumoki naaji airemosho edaa naje, kebaa iropiyiani kebaa ntokitin matejo naaji idaikin niyieu, inooropiyiani aja idaikini niyieu nairem olchampa nidip. ore pee ilotu amir Ina daa naa kebaa. Iropiyiani.na Milo asara. neeku ing'or inchot pokira are. ore teniyieu aa tenaa kedaa olchampa, ore ropiyiani nipik naa kifaa nikishukokino katitin are, toltungani pookin naaji loyiolo biashara. nikishukokino katitin are. nena ropiyiani. nikishukokino katitin are, inapa nitipikie edaa. naa inakata ake idol ajo keeta eniasiata. kake ore paa idialo elo. metaaku naaji intumia nkalifuni mia. nitum.